Ketii emukunda enewueji, naa keuno irpaek ashu irmaisurin tena mukunda. Yiolo ena mukunda, naa iremo oltrakta aitobiraki, neeku yiolo inena oitoi naatuturo oltrakta, neimieki impaipi inewueji, peyie itamanaa enkare tiatua emukunda, pebaiki kila enchani nauno tiatua. Yiolo inaare, naa kisaidia kulo paek pebulu, aitobiraki.

Iyiolo tene na ketii ntokitin imiet naa iyiolo adolita ijo olchala kulo loota iltunganak iyolo olchala keshomoita neori teboo onkishu iyiolo peidipi atoor nepuo apik ewueji nabo metaa kelo asidanu teneidip atisidana nepuoi asotu pepiki emukunda peyie isaidia ntokitin nauno ebulu aitobiraki meeta moyiaritin ashu inchidai neaku ina esidano olchala.

Iyiolo tena pisha ketii ornyanyai naa ketii olasurai. Iyiolo ele asurai kegira aony irnyanyai laa kiragita tenkop entoki naitiship naa olasurai long'a enkutuk anya ornyanyai. Kake mee sidai tenya olasurai ornyanyai amu ninche kipuo aiyierishore ornyanyai tiatua edaa. Tenenya oltung'ani irnyanya torok naa kemoia nepuoi arik sipitali naa enkae hasara ina oleng'.

Iyiolo ketii enkaina oltung'ani ene naa ketii ilanterera loo orpopo eneweji. Keiragira kulo lanterea tineweji peyie enkolong' pesidanu netoyu pitokini aun pebulu irkulie poponi kumok. Iyiolo kulo anterera naa kipunguza iropiani napoi ainyang'unye kulie poponi. Yiolo irpoponi tenebulu naa kisidai oleng' amu kenya iltung'ana botor naa kenya inkera kutitik

Iyolo tene na ketii orpapai loishopito enkopiya na ketii siduo mpoosho nauno tolchamba iyiolo entoki nadamu na olchamba sapuk louno mpoosho na iyolo kuna poosho tenebulu neyai apuo amir tosokoni ashu toldukai idipa iltunganak atekes tenwmiri kuna poosho netum ltunganak ropiyani kumok naitumia tonkolongi enye.

Iyiolo tene naa ketii inkayiok nagira adala tenkiwanjam iyiolo or goalkeeper kegira aitashe te goal naibor iyiolo ninye ishopi orkopia sapuk neeta intokin nai zuia pee mei umia toonkaik. Iyiolo entoki nagirai aar naa hockey. Iyiolo oshi keeta empira kinyi oleng napurupurani na keoshi ake nelo eweji nalakuo. Teni shinda da nipuopuo roruata nalakua.

Iyolo tene na ketii check e cooperative bank iyolo cooperative bank na banki sapuk oleng tenakenya iyolo kitodolu ropiyani nikinchoo iloito alak iyolo si na indim atoomonu entoki naji loan tiatua bank peyiebintumia inona ropiyani kake tenishukunye alak na iomgeza entoki naji profit iyolo siduo tenikinchori e check na ilo alak nona ropiyani.

Iyolo tene na emukunda sapuk oleng iyolo enamukunda ijo spinach nauno oleng iyolo eleshamba ketoronok amu eitu ipalilia nitauni inkujit natii atua kuna sipinach yiolo tenitu itauni kuna keek natii atua mpuka kinyel oleng na misho siduo ebulu aitobiraki nemetum enkare aitobiraki neaku kelelej ake inyala kuna spinacha ashu etoyu ebulu aitobiraki.

Yiolo tene, naa ketii entoki naji inkwashen orkokoyo tenkop ang. Iyiolo oshi kuna kwashen, naa keuni sanasana, tonkwapi natii enkalo oldonyo le Kenya. Yiolo inewueji, naa enkop natii irkokoyo amu iyiolo oshi ninche naa ena endaa enye sidai. Iyiolo teneuni, neyauni amiraki iyiok tenkop ang, nikinyang'u naa nikincho iropiyiani naapuo ainyang'unye inkulie daikin, ashu eponarie eunore okulo kwashen lenye.

Iyiolo tenadol KCB o ATM, wenapi naa, kaitadol bank napuo oshi iltung'anak loota entoki naji payslip apuo aitayunye iropiyiani enye ormushaara lenye lotalaaki, ashu epoito akeyie aitayu iropiyiani natii bank enye. Naa, kitumia oltung'ani entoki naji ATM, naa keeta ina ATM pin oltung'ani enye.